Ka ang'iyo pichani to aneno ja uso ma uso alot mar kabich. Kendo oting'e mang'eny e gari ka otere e chiro. Mondo apuonj ng'ato timo tijni dwarore ni ng'ato ohikre mondi mar timo tijni kendo ng'eyo pek ma tijni nitiere godo kendo ng'eyo kuma onyalo gole e alot kata chiemo ma okel e chiro gi seche ma ji ng'iewe bende mang'eny. Tijni dwaro kinda kendo odwaro bedo ng'ama ni thuolo ma ong'eyo wuoyo gi jo ng'iew maber. Ka itere e chiro to ibiro use e nengo.

Ka aneno pichani to aneno ka ma en kar thieth kendo en kar nindo mar mine ma okonyore. Kendo olos kuma gininde maber ma ler bende ma ng'ato ka ng'ato ninde e kitanda achiel gi nyathi ma onyuolo. Kendo aneno ka laktere ariyo ng'iyo chal ng'ama miyo mane okonyore. Ging'iyo kaka adundo mare gwecho. Kata ging'iyo kabe ngima ne ber. Nikech ng'enyne iyudo ni ng'ato bedo gi pek bang' sama osekonyore kendo onyalo wito ngima mare kata ngima mar nyathi bende nyalo lal. Tijini itimo gi joma osomo thieth maber kendo olony e weche mag

Ka anyalo ng'iyo picha ni to aneno ka ma en kar somo, kendo jopuonjre timo somo mar mbui ka gitiyo gi ong'we yamo ma otudi gi mbui. Mae konyogi e timo penjo ma japuony ochiwo negi, kendo miyo gipuonjore gik mang'eny e sama tin. Ma en somo manyien ma sani dhi mbele, kendo en somo ma miyo nyathi kata japuonjre chako yiero somo ma obiro timo mbele. Gi kit tich ma onyalo gombo timo e ngima mare e higni mabiro bang' kosetiyo.

Ka aneno picha ni to nyisa ni mae en tuo mar lak. Kendo oketo lak bedo malit kendo gilokore e rangi ma rabuor. Kendo pien lak mar ng'ato bende bedo malit kendo bedo ka golo tutu kata nyalo chwero remo. Thiedh ni kata tuo ni onego bed ni ka ng'ato ofwenyo to odhi kar thieth mar lak to imiye yath ma onyalo rudho godo lake to thiedho tuo mar lak ma en go. Kata ipuonje kaka onyalo rito lekene. Matiende ni owe chamo gik mang'eny mantiere gi sukari. Kata kosechamo,

Ka aneno gik ma kamago to aneno keyo maduong' kata malach. Kaluwore gi gige pur mag lony ma itiyo godo e puothe ma dongo ma opure ngano, kata kothe ma opogore opogore. Gin mashinde mang'eny kendo itiyo kodgi kaluwore gi koth pith ma itimo. Ka ang'iyo picha ni kendo to aneno ka mashin ni puko cham kendo opedh gir mocho maduong' kata malach ki ole cham mondo otuo. Bang' ka osetuo, tibiro kane kuma liet ma ng'ich onge. Bang'e tibiro use ne kembe ma tiyo kode mondo oyud pesa.

Ka aneno gini to aneno ni ma en pith mar dhok mar chak. Kendo aneno nyiroye madongo ka ngima gi ber. Ma nyiso ni japith pidho chiaye ne maber kendo onyalo yudo chak mang'eny ma onyalo tiyogodo e ode kata otero e kuma iuse chak kaeto oyudo omenda ma onyalo konyoregodo e weche ma moko kaka ng'iew ne gi chiemo, yedhe michuoyogi mondo kik gigam tuo, loso kuma gininde mondo obed maber. Bang'e ka nyiroye osedongo, to onyalo uso kendo

Gini nikod nengo nikech en thieth ma oganda te dwaro e ngima margi. Mondo ng'ato odag maber kata gi kwe, ka opo ni otuo to chuno ni nyaka odhi kar thieth ma thiedhe mamiye yedhe momuonyo mondo oyud lokruok. Thiedhni ichiwe mondo rateke mag dend dhano ogore gi rateke mag kute ma odonje del manyalo miyo ng'ato bedo matuo kata dende bedo ma nyaw ma ok nyal goyo tuoche ma odonjo e dende. Thieth ni ichiwe ka osepim ng'ato moyud pek ma en go.

Gini nikod nengo ne jodak mag alwora nikech omiyowa olemo mamit kendo olemo mar avakado. Ka osechiek to wanyalo tere e chiro wause mondo wayud omenda ma wanyalo konyore godo, kata yien mar avokado bende obedo achiel kuom kony ma omiyowa kaka ywayo koth ndalo ma piny otuo. Seche ma oywayo koth to wathoro bedo gi chiemo mang'eny kata pi bende mwa puro go kata watiyo godo e udi bende wayudo. Ka osetur to wanyalo ti kod yien.

Chiemo ni inyalo chame e yo ma opogore opogore. Mokwongo, ka isegole e puodho to ilwoke maler, ka iselwoke to inyalo chame mana kaka ng'ato chamo olemo. Kata inyalo kete e masin ti iloke kod math mamit ma koselosore mayom, tinyalo kete e chupa kata e kikombe mari moro ma jaber. To imadhe kaka achiel kuom math mamit ma ji ohero. Chiemo ni gimedowa rateke mag del, kendo gikonyowa e geng'o tuoche ma nyalo mako ng'ato samoro amora e dend dhano.

Mondo alos chiemo ni, abiro ng'wede it alot mayom. Bang'e abiro lwoke maler kaeto akete ochwero pi matin. Bang' ka osechwero pi to abiro ng'ade matindo maber, kaeto achiele maber gi mach man piny mondo kik mach keth ndhadho mare ma wadwaro e dendwa. Mondo okonywa geng'o tuoche ma nyalo makowa. Ka ase tede maber to abiro chame, anyalo chame e yo mang'eny. Anyalo chame gi kuon, kata anyalo kete e masin to alose kaka achiel kuom math ma ji madho mondo o.

Chiemo ni anyalo chame e yo ma opogore, abiro kawe to alwoke maber. Ka aselwoke, to abiro ng'ade matindo takete e chiemo mane adwa chamo tachame godo. Kata anyalo kete e masin to alose kaka achiel kuom math mayom mamit, bang'e to anyalo madhe e sa moro amora ma anyalo gombe. Chiemo ni en chiemo ma ji ohero kendo oketo kata omedo ndhadho mar chiemo sama intiere kode. Oketo del bedo mayom kendo mapichni, kendo kisechame to iwinjo ka ibedo mayom. Matiende ni okibed gi pek.

Tijni ahero nikech en tich man gi keyo maduong' kendo inyalo time e bang' dweche adek to iyudo keyo mari. Ahero time nikech wapure kuma duong' kendo sama osehikore ma inyalo chame to wabiro rego oduma to watedo kaka kuon. Kata ka ose tuo to wanyalo use ma wayud godo omenda matin ma wanyalo konyoregodo e yore kaka mag nyiew chiemo mamoko, chulo pes omenda mag sikul ne nyithindo, ng'iew buge mag nyithindo. Kata chulo gope mamoko. Ka osetuo bende to inyalo kane e ogunia maber ma thuth ok nyal kethe.

Ka ang'iyo pichani to aneno ni mae en keyo mar yiende ma opidhi. Kendo koro ing'ado gi piny yien ma osedogo mabor ma otegno kendo inyalo ti kode e tich mamoko kaka tedo kode kata loso kode bepe ma igedo go kata ma ilosogodo kombe kata loso kode sirni ma ichiedo go. Ma en pur maber makaw higni mang'eny kendo yuto mare ni malo. Ka osehikore ma ochak ng'ade to ipidho moko kendo matindo mondo ochak dongo mondo kik low dong' nono pi dhi